Inkiri Kuna, naa Kore entoki naitiship too inkiri, naa ore iyiok anaa ilairamatak nekisham entoki natiu anaa inkiri. Neaku inkiri oleng' endaa nikintaa opa iyiok endaa e pooki kata. Neaku ninye opa endaa naaku ninye duo king'idare iiyiok oleng' anaa sii kintegemea oleng' kira naa ilairamatak. Neaku inkiri Kuna naake neitiship oleng' amu, Kore ebaiki tiniyou taa matejo oteli nemetii inkirik, mera naa oteli amuu meata naa endaa maishamu toki ndaa nemetii enkiring'o. Neaku ore ene keitiship naa oleng' amu endaa namelok naa enkiring'o teninya, neaku ore ena kiring'o , keatai enkiring'o ng'iro aaku taa Mera duo ninye sidai oleng', neatai enda natiu ake eilata, neaku keitiship naa oleng' amu inyayie endaa eilata netii ninye eilata.

Ore ena, naaku tenanya naa ang'as adung'u tolchani, aa ninye taa kewon olchani, kake madung'u duo too ntana, nkaraki kayiu naitoki ake abulu, anake peemetoyu, anaa tenadung' intana enyena. Neaku ore enekwe naa kang'as adung' ake teidie tiabori, kore paatum atudung'o, nagwet aitayu ina kinyatie oriong' enkaraki naa ore ake pee inya etii ina kinyati, menyau naa, nemeata oloishamunoi tanaa sii keaku kegol oleng', neaku mitumoki atama inakata etii ina kinyati e oriong' anaa ing'iru. Kake ore tinig'wet, ninya naa entoki naa kemelok oleng,' amu kore duo ninye naa esukari, alang' duake enkai otki pookin, neaku kemelok zaidi.

Enchetata enkaji naloito kwe tene, aa nkaji oo nkujit, kore abori nesheti toonkeek, neitushulakini imbenek, neitoki ade ake aamur temodioi, aaku, indim nintumiya emdio oo nkishu, amurie ana eneiko opa iltung'ana le opa, tanaa siiake neiko noo yieyio oshiake. Nindim sii nintumiya enkoitoi ng'ejuk, naasishoreki taata, iltung'ana le taata, aasishore, enkulukuoni nanyokie, ena oshi natumoyu too nkoito oleng' oleng', amu ore ina naa keitusupat inkajijik oleng', aaku ore pee idol enkaji teneado, keitusupat kera abaiki nemee enkaji naa esimiti, mara naa enkaji esoit naa duo kake, kore pee idol inaaji teidie neado, niidol enda nashetare emodioi neaku keitiship oleng' ana ena enkulukuoni nanyoikie, neaku nchetata ena enkaji.

Ore esiai enchumata omayaini na si empikata omporbol na esiaia supat oleng tolaramatak na ore esiai nayiolo nanu easieki ena na koree taaku ira duo olarmatani lonkonkon taramata nkonkon inonok aitobiraki nincho endaa tenebo wenkare aitibiraki petum aiu imayaini laata enkitashoto eaku medungu mayai teneiu keu taata neiu taisere tenkaraki eeta entoki nanyita naa ore esiai emayai na esiai sapuk oleng tolaramatak na ekincho dupoto sapuk oleng tolaramatak aaku ore dupoto ormayai pinya nikinya nikincho biotisho osesen lino ore ebaki si neaku iyata duo irmayai inonok ira kumok nimir nisumie nkera inonok neaku iyieu irmarei lino

Ore peibelekenye ena bae oleng tenkopang naa ena naaku metumoyu nchan oleng aaku olameyu osapuku duo ai kata, wenkae sii naaku kore ilaramatak le nkopang naa measishore duo oleng kulo ng'anayio aaku menya Sii duo oleng neaku kedoyio naa aramat ake ele shani teneeku meeta nchan, meeta enkare nabaiki nemeeta sii duake naa enkae eretoto sapuk toormareita lang kake koree ore taduo eeta siake amu todua naake iltung'anak looku keesishore kake ore naa taata aaku meesishore irkumok nemetai sii duo nchan sapuk oleng naaku, naaku kitubulu ninche, naaku naa kibelekeny ina ana bae oleng tenkopang

Mbae naitiship tena siai naa nchere kore ele owuaru onapitae aa kuldo kijo iyiok sakwe mutu enaa duake enkaji oloitim kake lotubulayie ninye aaku keidimayu ninye peeji ninye nkambit. Neeku ore entoki naitiship tena siai oleng naa ena naboishu naata iltung'anak, eeku kidimayu naa keeta ele owuaru duake entoki naaku kitanyamalita oleng irmareita lang toonkoitoi kumok, aa nabo nenya ilchambai lang peemebulu, mekitum naaduo siiyiok enaa irmareita naaduo ake indaiki ang aitibiraki nkaraki ninye, naare sii nenya iswam ang' nkaraki naa kore duake ele owuaru kenya intokiting naara kumok. Kiidim nenya, nenya siiduo ake intokiting naaku ake enkirng'o ake, kenya inkulie tokiting duake kumok. Nidim netaaswa abaiki iltung'anak neeku ore paadol eeretai duake ele owuaru inkaraki netaa ninye duake arrwoni tormareita neeku naa embae ina naitiship oleng

Ene kwe kaliki ele tung'ani enetu tipat teniata siom anaa inkera, e breed, aaku Mera taa inkera e oshi ake nikiramat iyiok, aaku inkera naake eikuni, inkera naake naa ore duake pee iya soko neaku iloito amir, naa angaraki eatai naa breed naa supat oleng' naewuo ajing' nkop ang. Neaku naliki tipat naata kuna kera toolmareita lang'. Ene are sii naliki neiko teneton pee etum mpeku ok kuna kera peetum sii ninye ashomo aitubulai talmarei lenye anaa tenkang' enye sii , netum sii ninye ena breed supat naa naramatie naa peeramatie naa enkishui enye o enkishui sii olmarei lenye.

Aramat enkoko, aaku ilchogooni, inkokon lipong'a naa netipat oleng' te, ena bae pee aasip nkaraki ena paajo neija. Ore enkiremore enaa sii eramat oo nkokon naa entoki naitiship oleng' taalmareita lang' aaku eitodolwa enkoko koon dupoto enye sapuk nalang' sii duake nkulie tokiting' kumok nekinyok iyiok aas neking'waa ninye tesiadi naaku meret duake iyiok amu ore taata enkoko naa keretisho oleng'. Kore pirrap ele shogoo lino duo amirr olchogoo obo enaa ilchogooni waare, nitum duake nkulie shilingini kulie ropiyiani kumok niyasie nkulie tokiting neeku eaku taaduo ntokiting duake naaku merake lazima piimirr enkine aasie. Ore enkoko naa kincho ninye taasa entoki tenkata naishiakino, tenkata niyieu siiyie aaku ketumoyu ninye enkata pookin niindim nimirr ninye enkata pookin ashu sii iasie sherehe neaku keret oleng' irmareita lang'

Kore ena, neng'asunye enkiremore olpaek, naliki oltung'ani eneikuni tinitum sii airemo anaa ataramata ilpaek linono te nkoitoi supat. Ore tening'asunye, ningasu atur ilchamba lino aaku aasishore sii duo ake, inkulie kishu, niasishore sii duo akeatejo oltrakita peetur olchamba lino o ewueji naa nipik ena daa. Kore pee indip ataasa neija, nituru sii enda bata najing' duake inkulie tokitin aaku kulie kujit duo ake niramatie inkishu inono, arashu sii duake nimir iyie, tanaa sii duo ake enkai aji e mpokai. Kore terishat e ninche tipika olmutaro, aaku, ninye duo ake oaku tenelo nelauni enkare, nitum ateyitu enkare te silanko, niyietu sii duake too nkulie siriat, nitum atipika olchamba lino. Nitum taa atooshoki ena daa enkop nioshoki sii duo ake nkulie kujit inono, Kore pee ebulu nikuroki aitayu nena tokitin nemeyiou naa neaku taa ninche tenkolong' pee etum ninche atubulu te biotisho sidai oleng'.

Ena taa nalotu indamunot aainei tenadol ena. Ore ena naa enchetata o nkajijik, neaku inkajijik e taata, inkajijik naaku Kore ebaiki piimany oltung'ani ashu nishetaki kewon enkaji natiu anaa ena, enkaji taa emabati , neahetare esoit abori, naa ore tipat enye naa ai sapuk. Ore peesha enchan, mekioki tenaaji, aaku intokitin naamany enaaji. Ene are sii ore enkaji natiu anaa ena , indim nipik abaiki duo ake, nipik entoki naijo olkitanda atua, entoki natiu anaa diluake Kuna kitesheni nikishilishore aaku tiifi, o nkulie tokitin inono duake supati. Naa ore entoki naitiship tena oleng' naa Kore ebaiki Kore duake iata kulie shoreta oing'ua nkador, neaku keata ewueji supat oleng' naata ewueji supat, naake keitiship oleng', eidim ake ninche newueni aeng'ieng'are. Ene are sii neatai inaaji naa keatai ajo ilkompe lapik duake endaai teneoku.

Ee kiatu enduata enkae napaashari nalang' ana taramat oo nkishu amu kore naa ena, kore ena ramat oo nkishu naa tenincho, kishorita ele tung'ani nkishu enyenak endaa ake tenewueji aa tenkaraki neidim naa kore endaa naishorita nemebak naa kuna kishu nkaraki naa keyiu siininche ntoki naoshito siwuo aaku nkujit, neboloori duake nepik atwa olchamba peetum duake ninche ina kujita supat natoosho osiwuo nerropil duake neitoki enchan metaa keeta naa, keeta ilo ng'usil supat oleng ilo kujita ninche neeku ina bae napaashari najo naa keidimi neasishore teneramatieki nkishu ang' nemara ake ena napwonunui aisho endaa aaku ilng'anayiok, nkulie kujit duake naa keiserita ake ninche ninyang'uni. Neeku kajo duo nanu peeboloori nerewi airriki olchamba netumi taa, netum siininche aatadaata kore peebau siidwo nkulie ang'amak nilotu naa aasishore enaa ilepito peekintabaiki naa kule aitibiraki

Ingaz aliki ntung'ani ajoki kaa aji elganayoo kuloo kore sii naare nultu aliki tipat naata alee ng'anayoi toseseni lang' aaku biotisho likinsho kulo ng'anayo peera taa yie ltung'ani kitok peara nkera inonoo peara ntomononi peara sii duake lkulie kijanani niliki naa notuu tipat elee ng'anayoi tesesen linoo kore sii naare nintoki sii aitodol alee tung'ani ninko tinitur ng'oji neunie alee keni aaku ingaz atur udoto kore pindip atuturo nipik nkini aree nipik nkujit pemeaku paa kore tinibukoki nkaree nemeiliapu ake ilo keni amu kore piipik nkare era kitok nemeti nkujit tanaa sii duake tanaa sii duake ng'ai polea naibooyo ale keni pemeiliapu tanaa sii duake neibooyo ana aree pemeiliapu sii neing'ua ilo keni meata nkare nintodol sii ajoki aji inko tinipik nenia kujit aiko neja nebulu naa alee kenii.

Adolita oltung'ani lonyokita alimu, aaku keeta entoki nalimuta naa kore paajo tapatai oleng naa ore entoki nalimuta ninye naa eneikuni teneesishoreki kuna masaa naatii ene aa nabo keetae anaa ena weya nauduudo naramatieki duoke entoki natiu enaa enkoko, naramatieki sii duake nkulie tokiting kumok. Ene are sii, netae naa ena gutter naaku ninye irreshie, ninye irreshunye enkare duake enchan ipikaki inkokon enaa sii duake ipikaki inkokon endaa metaama enaa sii ipikaki enkare namatie. Neeku kadol naa ajo kelimuta ninye enaikuni teneesishoreki kuna masaa nailo tenkopang ninye tenewueji

Kore ramaat e nkinee na ramaat supaku oleng oleng to nkopaang'. Kore ena siai kesapuk oleng ta nkopaang amu kore ltung'ana le nkopaang' naa lkineeji tana sii ntaare ninyee ntokii sapuk oleng naramaat doo ninchee pee ramaat sii duake nkulee natiwa ana o nkokoo. Eramaat sii nkineeji, eramaat sii nkishuu, eramaat sii nkeera. Kaki kore ramaat e nkinee ta nkopaang' naa kesapuk oleng amu nkinee kore neeta ninyee tipaat oleng neeta ta lmarita langa tana ta nkaang'itie ng'araki naa kore nkinee marake ntokii naaku eiyaa nkolong' esiooki ana tinijoo doo ng'uraa tinijoo ndoo ng'uara ninchee o nkeer. Neeku kera ninyee supat oleng amu meea nkolong' oleng. Naare sii kore taa pee abakii duake eitaa nkaai nyamili imiir enia nkinee nitainye nitaiyee koon duake nia shindaa nieta nulootu sii duake aramatie lmariei liloo.

Esiai eunoto oo mboka ashu siiduake irkulie kiek oomiri peuni peasishoreki duake toorishat napaasha. Naa ore embae nayieu pee eas ena siai naa peetumi aitubulu, piintubulu imboka inonok tenkoitoi supat niwok aaku kore taata kuna puka neisasha tenkaraki kebul eboita pookin era olturrurr naa mebulu naa tesupat nemeeiu sii duake irng'anayiok ootiu enaa liyieu iyie. Kake piisasha ake olchamba lino lituturo nitum taa atooko tenewueji atipika enkare, nitum sii duake aitubulu ninche tenkoitoi supat oleng peekincho siininche naa lerrinyore liyieu iyie teninche, tenincho sii duake enkare aa tenaa mboka nitum sii duake iyie atimira nitum inkulie ropiyiani inonok enaa sii iyasishore duake tenkang' ino tormarei lino nenyai nena puka aaku kedou sii duake enkae gharama teiyie

Nkaraki ena paa netipat pee easi ena bae. Kadolita imbaak kumok naasitae tene nekwe, aaku kadolita inkishu naata irponoto aaku keeta ina palai barrlai napetokino, aa ore sii duo ake tenelo neimin ena kiteng ino, iindim nitum tenkoitoi nalelek oleng nkaraki naa kore pee ilo enkipara nedol sii duake ajo ee niliki oltung'ani nimparr ajoki itodwaa enkiteng naata duake ina alama tenaa sii naa duake ina palai nayia neija. Eniare sii, kore kina kishu naa keishoritae endaa enye tewueji sidai oleng naa netipat en bae oleng too swam ang peekincho endaa tewueji supat peisho siininche iyiok duake inkulie kule, neisho sii duake iyiok enkae daa supat nkaraki naa ore piincho iyie ninye endaa, nikincho siininye iyie are arrinyoki anaa vile ninchorita iyie ninye. Neeku kore naa entoki etipat oleng tenewueji naa teniramat inkishu inonok tenkoitoi supat oleng nilepunye biotishu enche sii

Ilng'anayio taa kulo lopaapaasha. Aaku kore ilng'anayio ladolta tene kadolita ilng'anayioi loji ndisi, adolita ilmaembe, adolita sii eh ilmashungwa, adolita sii eh strawberry, adolita sii mmh watermelon adolita sii ele likijo mango adolita sii ilng'anayio oorok. Adolita sii eh mango leitu eoku adolita mananasi, nadolita sii ilkulikae ng'anayio kulo ng'anayio lotiu aa lajo malasi tatua, aaku keji taa apa ninche duo eh ilng'anayio kulo ng'anayio oshi lotiu aa mala tatua kake nenyai ninche atua.

Kore ena siai enturore tenkop ang' naa esiai naloito kwe aitobiraki oleng'. Amu ore taata enkata enturore, enkata naunishoi, neaku ketur olorere ilchambai lenye olenng' o teng'olon sapuk, etur sii duo ake ilchamba lenye, enyok ii duo ake oltung'ani atur ewueji sapuk, peetum sii duo ake oltung'ani atuuno endaa enye tewueji sapuk naa endaa naitiemu olmarei lenye, we enkai sii duo ake naretie aate enye, we enkai sii duo ake namir pee etumieki nkulie tokitin kumok. Neaku esiai ena naloito kwe oleng' ena tenkop ang', ebularita naa iltung'ana, enkaraki neteng'enita iltung'ana etoyioloito tipat oleng' olchambai, pee meaku ake ninye naag'idare ake siom openy naaramat, kake sii keng'idare ninche ilchambai lenye oleng' pee etum indaiki kumok naa napaspasha nayiouni toolmareita lang'. Neaku ore ena siai temururuang' naa esiai naloito aitobirau oleng' ebularita.

Koree ena na empukai naji kapish na ore enikuni petumi kepish na nji eaku ingasa atur enkiti wueji nemesapuk oleng nibukuko nintobira irkunini mutaroni kunini oleng nipik landerera le kapish ineweuji ore pibukoki nipik oloip pemeiserrie inapeku ituepuki tenkop ore pipik loip aaku itipika nkuti kiek ninteleleki nkujit teneper nisha aaku ikito ore pebulu kuko ina aitubului akapish netum na atasapuka penyo atukuto onkulupp nisajer olchamba lino ore patum atasashaki nipik wueji napasha pemeidinga si pitum na atudungo inadaa ino tenkoitoi supat neaku miata enkae nyamali.